Amunee che kiip serikalitap emetap Kenya, kotil kole kibosie rabinik chebunu oretap simoit eng oret notok po Nairobi expressway, ko kosubkey ak nekikakobit biik anan chorik che kirebate biik chepkondok en karishek. Bichu, ko kibendati anan kisuboti biik chotok aldoishe, anan chemung'arainik che aldooti sweet ak amitwogik en karishek, sikorebe biik chepkondok yolipanishe ichek. Bichutok ko kikoromen, ak kitindoi icheket karanok che bare biik anan tuguk che kikoromen en sabetap chito. Kitore biik ak rotonik anan kokwerin ak tuguk che ng'utumen che bare bich. Ko notok anyun kiro serikali kole sikeistoege icheket, ko keboise lipanishetap rabinik ap chepkondok. Kora ko kikakobit chorset negesagaige, anan nekemune chito rabinik ing lolet kokatebi ng'uny in karit. Ko notok koro serikali kole sikeistoege notok kora ko kelipanishe simet. Ko notok ko-kochuchuchi biik che iboti chepkondok ing enuek. Notok tere chorik matkonai kole itinye chepkondok chetya amatkorebenin icheket. Nitok anyun ko kikotoret koet kalyet eng oratunwek chotok, ing missing nganaset notok po Nairobi.

Tapenet anan keretab lokoiwekab emet kotoreti chito eng' oratinwek chechang' alak ko chu awendi amwoe netai kotoreti inendet konai tukuk chetesei tai ing' emet mising' ko komoswek chemomitei inendet ak moswek choto mitei inendet ngap komi chito boishenyi betut ko mugul ko yo kawek konyi koskoling' konyikoker lokoiwekab emet konoei inendet tukuk chekatestai eng' emet ako noto kowendi ak ole maktaat emet nebo oeng' kotoreti konai tukuk chekaitangasan serikali ngap komi panganutik chekapangan serikalit ako makat kwo chichotok ko tapenetab lokoiwek kotoreti chichotok konai kole nee notok sapos kwai inendet nebo somok kotoreti chito konetkei tukuk cheoei biik eng' komoswek alak chechang' eng' lokoiwek chekitopeni eng' kiptang'anyit ko kanetishet nebo kamanut eng' chito kou nguni ngap keboru ole tesei tai kabatishet eng' komoswek alak anan emotinwek alak eng' tapenet ing' lokoiwekab emet konoto konoei leoitoi kasit biik eng' komoswek alak anan boishonik cheoei biik eng' komoswek alak kora kotoreti chito koistoekei tukuk cheach chebwonunonu kosupkei ak lokoiwekab emet kemwoei kole me chemochei sikwaak cheyachen ko notok kotoreti chito koistoekei tukuchotok somisen

Bororiet notok bo Somali, ko tikotindoi atepto ne kibo keny notok tikeribe eng kasari. Kou nguni netai, ngoriet notok bo Somali, ko kikirate anget koek kalajetapkey nebo nenywanet. Kimite anget ni kirate boiyot, komite nekirate chepyoso, ak kimite nebo lagok. Ko nginyo kasari, kotikerate angok koek ngoroik kora, tomkowalak kiy. Nebo aeng, ko amitwogikap biik ap Somali. Kiame ichek amitwogik cheu korotik, panyek, ak ngwek. Missing ko kiame amitwogik chotok bunu kiyagik. Ko ngiyo kasari kora, ko bichotok tikotere korotik ak panyek missing ak ngwek. Tomkowalak amisiet ab biik ap Somali. Nebo somok, ko biikap Somali, ko kisae ichek ing dinit notok bo Muisilamiek. Ko nginyo kora, sae bichotok chechang kotiko Muisilamiek. Tikoyani dinit notok, tomkowalak kora. Nebo aeng, bichu ko ki kasit ne kiyae icheket kongete anan ko keny, ko kiyae kasit notok kiribe kiyagik. Biikap Somali konaatin en kasari kimite koek icheket cheribe kiyagik. Ribe kiyagik cheu bartanyit, tuga ak eloitoigisiek anan sigiroik. Tomkowalak ateptop biikap Somali nekibo keny ak nebo sahii. Tikoribe icheket atepto nywa. Ole tiendoi icheket kora kotiko

Apps ko tukuk chekikichop eng' simoishek sikotoret chito kwai boishonikchik chebo kila betut nginyo nguni komitei choto kikochop sikotoret chito kopir simoit komi chotok kikochop sikotoret chito kokonor tetutik chik anan panganutik komi chotok keboishe keliponi chepkondok akomitei chotok kesomee chepkondok ko nginyo nguni ole toretitoi chito kokonor tetutik chik anan panganutik chik komitei chekikichop sikotoret chito koser tetutikchik eng' orit akokonor si tun kosoman inendet yo kamokchigei kora koimuch iyokte tetutikuk iboishe apps chotok kiyoktoe messages cheu Facebook WhatsApp ak messages ko imuch nyisup tetutikuk likeyoktojindoi chito kokemokchigei inyendet kongiwe kora ole toretitoi chito kolipan chepkondok kometei apps cheu mpesa ak chebo benkishek chetoretin ilipanishe anan iolishe eng' tukoshekuk anan tukoshek alak chemitei emet mitei kora chotok bo benkishek chotok toretin iwekte chepkondok chekikesom inyendet imuuch ilipan chepkondochotok ing' ole imite inyendet amaiwe iboishe appishechuto kikonyumyum boishet appishek amu kikoisto ng'alek chotok muuch iwe anan iutye tukuk chekemokchinigeiinyendet

Kot notok kioldoe panyek ko kikinde dirishet noto bo kilasit kosupkei ak amune chechang' eng' alak ko chu awendi amwoe netai ko kikinde kilasit sikoborchi biik chotok mochei kwal panyek anan kastomaek choto olei bendo kole nitok ko koot nekioldoishe nito kotoreti icheget matkopetyo icheget mising' akotoreti konyorchingei kiyotok kamokchingei ing' chokchinet nemi barak mising' nito koeti mung'aretab aldaetab panyek nebo oeng' ko koitok ko kikinde kilasit dirishenyi sikoter kalyang'ik choto ibei ugonjwet bendo ko kito ne imuch kong'emak haraka ako ngonyikonam kaliang'ichuto ko imuch koip kutik chotok nyikong'emei panyechuton ako noto kora panyek ko imuchi konamta biik cheome ugonjweshek cheu cholera ak typhoid ngonyikonam kaliang'ik kondoi kutik chotok pcheitoti ugonjweshek akomuchi komyaan biik nebo let kendoi kilasit sikorip maat nebo koyotok komining'it bendo ko kito neng'emoskei yekaet maat eng' kot orit ako kilasit anyun kochuchuchi maat anan ripei maat matkwo barak ne notok ng'emei bendo ako nitok ngende kilasit kot notok kioldoe panyek kokoitititu inendet anan tepchei maat eng' ng'wony akoi makoi kong'emak bendo eng' chokchinet nemi barak

Urerietab casino kotindoi keljinoik chechang' akora kotindoi ng'oyondishek ngataune masta notok bo ng'oyondishek netai komuchi kwai chito kopetekei sopetyi atkourerene chito chepkondok anan rapishek chematindoi tugul aityo kiam inendet anan kopet chepkondochotok komuchi kopetekei sopet chichotok nitok ko kosupkei ak kaimutik chetepekei inendet kole sianyorchi ano chepkondok chotok muuch ko ka chepkondok komakochechiket muuch kukasomei chi anan ko kakakiyoktoe inendet konotok komuch kwai chito kopetekei sopet nebo oeng' komuchi oei chito kopet kasartanyi urerioni ko ureriet nekinoitoi mising' nginetkei urerioni anan ngiureren urerioni mising' akoi konoitoi metiting'ung' ako makoi taiyai kii age ibwoti Ile ngiureren urerioni sianyorchigei chepkondok anan apaipaitkei ako notok anyun kwomei kasarta neo ko ngiwe masta notok bo keljinoik ko urerioni komuchei kokonin makornondit nebo haraka muuch kuketinye bahati neng'ung'et iureren urerioni iboishe chepkondok chetutikin atyo kotesak chepkondokuk eng' chokchinet nemi barak akieku mokorio kora urerioni kotoreti chito kanyorchigei boiboiyet kikichope urerioni sikobunji lelesta anda kikowal biik

Saratik eng kokwet neabunu anendet, keumi kila karon ak kaskoliny. Mitei biik che kikosir serikalit ap county, sikoek iumi tuguk chutok akobel anan koistoe ole mii biik. Tuguk chutok ngomakium, komuchi kokon mianwogik chotok namee biik, akobar icheket. Mitei mianwogik cheu chotok po typhoid, cholera ka malaria che ibu tuguk chutok. Angokomakiisto tuguk chutok, komuchi kobar chito kosubkey ak mogonjweshek che tindoi icheket. Nebo aeng tuguk chutok, koribe tiongik chotok koromen eng sobetap chito. Ngomakium tuguk chutok, nyikomenye tiongik cheu chotok bo umbu chotok inami biik mogonjwetab malaria, anan komeny tiongik chotok koromen cheu ndarok ak tiongik alak che mengech chesuse chito, akotindoi sumu icheket che imuchi kobar bik. Kora tuguk chutok ngomakium, kotindoi koroito nekweruke ne notok ngutoi ne samis missing, amakararan eng sobetap chito kotebe yotok mitei tuguk chotok. Lemite tuguk chuto chechang, kobulot yotok anan kwerukei missing. Ako nitok, ko makonu kasarta ne kararan ne kiyae boisiet anan ne kiyae mung'aret eng dukoshek. Nitok koimuch koter kastomaek chotok nyipkwalishe. Matkobwa duket nyikwalis ngo matkium tuguk chutok

Kwony age tugul ne nyikis, ko mwaat kele matkwam amitwogik chotok mamwochi kanyaindet kosubkei ak amunee chu awendi amwae. Netai, koimuch kwai oret notok bo kapsikis koyatak amait betusiek chotok anan arawek chotok suppose kotebi inendet asikotebe kot. Mitei amitwogik che tindoi sumu, anan acid cheyate orat natak amait betusiek. Ako nitok koyache, koyae inendet koebe kot amait betusiek chotok. Nebo aeng, kwae lakwet newendi kesijei anan ne nekit kesij kosirto en moet ap kamet. Nitok ko kosubkei ak no ne amitwogik chu kotindoi sumu che sirtae anan oret notok kichuchukane ne moet ap kwony ne nyikis. Nitok koimuch kobar lakwet akokon asenet ne. Nebo aeng, koimuch kwai inendet kobet sabet nyii. Ngapkomite amitwogik chebore lakwet en moet, kou yekamwaa en tai. Ak ngokome lakwet eng moet ap chepyosa, komitei kasarta neoo neimuch kobet akine sabet nyii. Kosubkei ak neibe kito ne nyikis en moet nyii nemakobusi anan makeistoi chapuk chotok mii moet nyi. Nebo somok kora, koimuch konam inendet mugonjweshek chotok po kalutik. Che chotok ko korom eng chi ne maganaiyat anan chi ne nyikis

Ribetab tiong'ikab tumin eng' mosta notok bo Garisa ko kikotoret icheget eng' oratinwek chechang' eng' alak kochu awendi amwoe netai ko kikotoret icheget konyorchinigei boishonik cheyoei icheget chang' biik chebunu masatak chekikeser koik icheget cheribei tiong'ik anan askarik chotok ribei tiong'ikab tumin alak ko kikeser komutat kiprutoinik chebwonei nyikogerei tiong'ik chutok ko bichuton tugul konyorjingei chepkondok cheboishe eng' sobenywai kobun kasi nitok bo ripetab tiong'ik nebo oeng' ko kikotoret icheget anan mitei kiprutoinik chebunu emotinwek chebo sang' ak chebunu emet orit chebwonei nyikokerei tiong'i chutok ko nitok ko kikoet mung'aret eng' komosatak bo Garissa amun ngopwa bichutok komokchingei tukuk chechang' chebendi kwolei ak biik che oldojin ko bichotok bo mosataab Garissa ole riptoi bichutok bo Garissa tiong'i chutok komatkebar ko kikonet biik chemenyei karibu ole mitei tiong'ik kamanutab tiong'i chutok ako amune simatkobar icheget kora komwoitoi biik chotok borei tiong'ik komwochin serikali anan askarik sinyikenam icheget akeibchi kerkonyet neng'wan kosubkei ak ng'otutik ab emet nitok ko kikotoret kerip tiong'i chutok

Kerichekab kipkaa anan kerichek choto bo timin chenoyotin mising' kou sakityek kenyorchin ketik che chotok kiputei eng' tumdo ketichuto kou ketitab tangaratwet notok tindoi mwaita nekiilee makatetab chito netindoi tukuk chekasir inendet konyoi tukuchotok tukuk kobek eng' bortoab chito mitei kora choto keyoi tikitik kwach ko choto ko ketit neu cheborushot ak tepeng'wet kiyoi sikenyoru sakityek che mising' kenyoe mootinwek ak teket yo kanam chito miyonwokik oloto kora komitei ketik choto kepelei sokek kwak asikenyor busarok mising' ko ketit neu noto bo ketit ab ulaya ak ketik alak chebo timin ketichu keboishe sikenyor busarok chok mising' kenyoe tung'wek chekanam chi kora komite ketik choto kepotpoti atyo keo kenyor sakityek mising' kenyoe ugonjweshek chebo kasari asikobit anyun meam kerichek chemachotok chebo timin konyolu icheng' boyo anan chi chepkericho neingen ketichutok konito kotoretin meam kerichek chemanyolu anan kerichek chemachotok chebo timin nyolu itep kole ngotko ketit noto kebut koek sakityat ko ketit nebo iman anan kebut ketit nemanotok nito kotoretin